Tich mar uso lewni e pacho kae nigi dongruok ma opogore opogore. Ka lau nobiro ndalo jo wagunda ka dhano neuso, rwako pien jamni. Kagi, mondo gium godo duong'gi. Koro ka ne jowagunda obiro, negikelo ne oganda luo lau mondo ochak rwako. Koro oganda luo gi rieko ma Nyasaye nomiyo gi, negineno ka mae en nyalo miyo gi ohala ma ginyalo chako. Koro dhano nochako golo lewni kawuok oko ka gibiro nyaka Nairobi. Kasto gigolo gi Nairobi nyaka Kisumu mane kawo lewni e bei mopogore opogore. Kasto gi giuso be lewni e bei ma opogor opogore. Kaka ndalo medo sudo e kaka dhano be medo dongore. Koro dhano ti ochako uso lewni ka jomoko ka osegolo gi Kibuye to gilwoko gi to giuse gi kaka camera e dukni gi mopogroe opogore. Ka jomoko be oyao thrift shop mondo giuse lewni go e bei mopogore opogore. To rowere be kaluwore gi dongruok ma pacho kae, uso lewni gi e mbui e facebook kat e tiktok mondo giyud yuto gi ma pile pile. Lewni en yore achiel ma ngáto nyalo yudogo yuto mapile pile pacho ka mondo odongre godo gi ndalo ma pile pile gi kochako gi omwom matin, kata maromo siling aluf achiel. Mondo ochak ohala mar uso lewni mondo okonye e pacho ka. Koro ka in rawere ma dwa chako ohala.